Ng'ombe ĩno nĩroneka nĩ ng'ombe njega biũ, nĩ tondũ nĩroneka nĩ ng'ombe noru ona kũrĩa ĩrĩ, nĩkũroneka nĩgũkoragwo na mbura, njega tondũ nyeki nĩroneka ĩ rangi ĩya rangi mwega biũ ũrĩa ng'ombe yendaga. Ũguo ũndũ ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa nĩ kuona atĩ bũrũri ta ũyũ no ũkorwo wĩna bũthi nene mũno, ya mahiũ ona andũ.

Ũrĩithia wa ng'ombe cia gĩkĩro kĩa igũrũ, ng'ombe ta ici, nĩ wa bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa. Tondũ ũrĩithia ũyũ wa ng'ombe kana mahiũ na njĩra ĩno nĩguo ũkoretwo wa kwandĩka mbeũ njĩthĩ mũno mawĩra. Ona ningĩ ũrĩithia ũyũ nĩũkoragwo na magetha me igai, me igaigũrũ gũkĩra ũrĩmi ũngĩ o wothe. Wagatatũ ng'ombe ici hĩndĩ ĩrĩa cikũigwo na njĩra ĩno, itituĩkaga cia kũrwara mũno tondũ rĩgĩtarĩ nĩagĩũkaga maingĩ na maĩngĩ gũgĩcirora. Na wakana nĩ atĩ mũrimi wa wa wa ng'ombe kana mũrĩmi wa ng'ombe na njĩra ĩno, nĩonaga bainda tondũ iria egũkĩona rĩ rĩingĩ, na ona cia kwendia nĩekuona na ekwendia mbeca njega.

Maũndũ marĩa mangĩkorwo nĩmekũngenia thĩiniĩ wa mbica ĩno, nĩ tũrona ũyũ nĩ ũrĩmi wa gĩkĩro kĩa igũrũ mũno thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, kana ona no gũkorwo ti gũkũ Kenya nĩ mabũrũri ma nanja, ũguo ngũrũwe ici nĩ ndĩrona cirĩmĩtwo na njĩra ya ũtaalamu mũnene mũno hihi nĩciagwĩka ũthuthuria. Na o hau no tũrona macini ĩrĩa itoĩ wĩra wa macini ĩyo nĩũrĩkũ. Ona ningĩ nĩtũrona kũrĩa ngũrũwe ici cirĩ nĩ kũndũ gũtheru biũ, tondũ onacio itirĩ na gĩko.

Haha nĩtũrona mũndũ wa gũtwarithia nduthi, kana ndereba wa kibikibi, na ndereba ũyũ nĩgũthiĩ arathiĩ tondũ haha nĩ haroneka nĩ handũ rami-inĩ, na akuĩte makũnia, makũnia ma makara. Na tũkuona makara nĩtũmenyaga ĩyo nĩ mĩtĩ mĩthũkangie handũ, ũguo na ona ũcenjia wa rĩera nĩũgũkorwo ũhutĩtio na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ. Ningĩ nĩtũrona mũndũ ũyũ nĩgũthiĩ arathiĩ kwendia, kwĩna ũheteteku atĩ aratwara thoko, na rĩu nĩegũkĩona kanyamũ gake hau.

Ũkui wa indo cia mĩgũnda kana indo cia thoko, kana indo cio ciothe thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ nĩ rwa bata mũno, tondũ haha nĩ tũrona ngari, ngari ĩrĩa ĩkuĩte makũnia. Makũnia maya no makorwo me waru, no makorwo me makara, no makorwo me matharũ, na nĩ ĩroneka ĩrutĩte handũ mũgũnda-inĩ ĩgĩtwara thoko, na ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno tondũ bamĩrĩ nyingĩ nĩ cikoragwo ciĩhokete biacara na njĩra nene, na nyingĩ cia biacara iria tũrutaga thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ cikoniĩ ũrĩmi.

Ũndũ ũyũ ũrekwo haha nĩ andũ aya nĩ wa bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, tondũ wa mbere, haha nĩho mũrĩmi atuĩkaga wa kuona mbeca kana umithio ũrĩa aretereire thutha wake kũrĩma. Wa kerĩ andũ aya nao arĩa maragũra, nĩ makoragwo mena bata mũno tondũ onao matwaraga thĩiniĩ wa nanja wa bũrũri, kana magatwarĩra mũgũri o harĩa hothe arĩ, na mathiĩ mendia magacoka magoka kũrĩha mũrĩmi.

Ĩĩ, nĩ thiĩniĩ wa mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na kenda, nĩ twagũmĩirwo nĩ tũtambi. Tũtambi tũrĩa tũtuĩkaga twaumĩte mabũrũri ma nanja, na rĩu ũrĩa warĩ mũnene wa ũrĩmi thĩiniĩ wa bũrũri, atwĩrire atĩ tũhũre mbica ũũ ndĩrona mũtumia ũyũ areka, na tũcoke tũmatũmĩre. Rĩu maũndũ marĩa ndagereire nĩatĩ ona thutha wa gũtũma mbica nyigĩ mbica nyigĩ ota igana rĩmwe ũguo, gũtirĩ ũndũ ona ũmwe wacokirio hau. Na niĩ ndiacokire kũigua ũndũ ũngĩ kuma, kuma rũhonge-inĩ rũu rwa ũrĩmi.

Ũrĩithia na ũgũri wa ng'ombe nĩ wĩkagwo na njĩra mwanya mwanya. Haha nĩtũrona aya nĩ endia na agũri arĩa mararoneka me handũ harĩa ng'ombe cirakĩenderio, tondũ haũ nĩharoneka hatirĩ na nyeki ĩrarĩo, ũguo ũrĩa twĩkaga, hĩndĩ ĩrĩa twarera mahiũ maitũ kũu mĩciĩ-inĩ, kwĩ mũthenya wa Njumamothi kana mũthenya ũngĩ o wothe, nĩtũkoragwo na thoko harĩa ithuĩ tũrehaga mahiũ maitũ, nao agũri magoka makagũra magathiĩ magathĩnja.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ nambere haha nĩtũrona nĩ ciana na andũ agima marahanda mĩtĩ. Ũguo no gũkorwo nĩ mũthenya wa kũhanda mĩtĩ thĩiniĩ wa bũrũri wao, kana thĩiniĩ wa bũrũri witũ, kana hihi marĩ ta bamĩrĩ na arata makona wega mahande mĩtĩ, kana hihi cukuru kũrĩa ciana ici igĩthomagĩra, ũguo maũndũ macio nĩmo marathiĩ na mbere hau. Na nĩtũrona arĩa marahanda nĩ ciana, na hau thutha harĩ na andũ agima arĩa mararora mũtĩ ũcio ũrĩa ũrahandwo.

Ũrĩmi wa ũgĩmbĩ hamwe na mwere nĩ wa bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, tondũ ũrĩmi ũyũ nĩguo ũtũheaga kĩndũ kĩrĩa tũkũrugĩra ũcũrũ nakĩo. No ũkorwo wĩ mwere kana no ũkorwo wĩ ũgĩmbĩ, na cũrũ ũcio ũgakorwo wĩ mwega mũno kuma kũrĩ ciana kinya andũ agima. Wakerĩ mũmera ũyũ nĩ kwendia tũwendagia hĩndĩ ĩrĩa twagetha, na twawendia tũkona kĩndũ gĩa gũkĩhe bamĩrĩ citũ. Wagatatũ kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩhũthĩkaga gĩ ta irio, tondũ nĩkũrugaga kinya ona ngima.

Mũndũ nĩgetha eke ũndũ ũyũ no nginya akorwo arĩ na mũgũnda, na thĩiniĩ wa mũgũnda ũcio enje irima rĩa maĩ, na akorwo ena maĩ kũrĩa arĩrutaga maĩ, no gũkorwo kũrĩ rũĩ kana no gũkorwo kwĩ marĩ maĩ ma thirikari. Wa gatatũ, enja irima rĩu na acoke are mũnyore kana maratathi thĩ. Oe maĩ make ekĩre hau thĩiniĩ, acoke ethe irio cia thamaki akorwo nĩ thamaki arenda kũiga, aikie thamaki kũu thĩiniĩ na acoke acihe irio, na nĩekũhota kũrĩma thamaki na njĩra njega.

Ũndũ ũyũ ũcenjetie mũno thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa, nĩ amu wa mbere ng'ombe tũtiacirĩithagia na njĩra ĩno, kaingĩ ng'ombe twacirekagĩrĩria cithiĩ cikarĩe nakũu gĩthaka itekũrorwo nĩ mũndũ. No rĩu thikũ ici ũrĩa gwĩkaga mũndũ nĩ ekũhota gũtwĩra ng'ombe ciake wega oke acihe. Ng'ombe ici itikũrũara mũno, itikũnoga mũno, ũguo moimĩrĩra macio, nĩ atĩ cigũkorwo ciĩna iria rĩingĩ na angĩkorwo nĩ mbũri cigũkorwo ciĩna ũritũ ũrĩa wagĩrĩire. Ũguo mũndũ ahota kwendia iria kana mbũri kana ũhiũ o wothe nĩ ekuona mbeca njega.

Ota ũrĩa tũrona hau, ũhiũ thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ nĩũwĩkaine atĩ nĩ wa mũtumia wa kũu na ciana, tondũ mũthuri aumaga agathiĩ kũhang'a, athiĩ ahere mũciĩ, akorwo nĩ ng'ombe kana njaũ kana kĩndũ o gĩothe, mũndũ ũrĩa ũtuĩkaga wa gũkĩramata nĩ mũtumia mwene kũu hamwe na ciana. Ũguo ota ũyũ mũtumia areka hau, nĩ kũrora nĩkũrora ararora ng'ombe yake, hihi aramĩrora kana nĩkĩnyuĩte maĩ kana kĩndũ ta kĩu, ũguo ũhiũ wothe ũroragwo nĩ atumia, nao athuri nĩo methaga ũhiũ ũcio.

Haha nĩ tũrona twana twa ngũrũwe nĩ kuonga tũronga, na nyina nĩtũrona nĩkũhorera ĩhorerete igũrũ wa nyeki hihi haha nĩ harĩa cigĩkomaga. Na hĩndĩ ĩrĩa ngũrũwe ĩno ĩũhurũka natuo twana nĩtuo nĩguo hĩndĩ ĩyo nĩguo tuonaga kahinda kega ga gũkĩonga hĩndĩ ĩrĩa nyina atararĩa

Ũrĩithia wa ng'ombe nĩ ũrĩ bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa kana kũrĩa njikaraga, nĩamu ng'ondu nĩcikoragwo ciĩna nyama njega mũno na andũ aingĩ nĩmendete nyama ya ng'ondu, tondũ gũtuĩkaga atĩ nĩ ya whaiti, ndĩrĩ maundũ maingĩ. Wakerĩ ng'ondu ici nĩikũraga narua mũno, ũguo mũrĩmi ũrĩa ũracirera nĩakoragwo akĩona umithio na njĩra ya naihenya. Wagatatũ ng'ondu itirwaraga kaingĩ, ũguo nĩcihotaga gwĩtiria kumana na mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩmĩkora. Wakana, ng'ondu nĩ indo njega mũno tondũ no ciendio kahinda go gothe kana cigũrwo kahinda go gothe.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno, nĩamu guoya wa mbũri, hĩndĩ ĩrĩa mbũri yarĩkia gũthĩnjwo, kana ng'ondu yarĩkia gũthĩnjwo, guoya waguo nĩũkoragwo na bata mũno tondũ nĩwendagio ona, ona ĩtathĩnjĩtwo yenjũo, yenjũo mũrĩmi he ũrĩa enjaga na magathĩ, guoya ũcio nĩ kwendio wendagio, na ũkoragwo wĩna meca nyingĩ, tondũ ti muoneki ũthimagwo na kiro. Na o kiro thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ kana kũrĩa njikaraga gĩcigo gĩakwa kĩa ũmbunge, harĩ o kiro ya guoya ũyũ, mũrĩmi nĩahotaga kũinũkia ciringi magana matandatũ.

Anake kana mbeũ njĩthĩ nomahote kwĩyandĩka na njĩra mwanya mwanya na ũmwe wa kwĩyandĩka nĩ kũiga tũcui twa mũthemba ũyũ kana ciĩtagwo mbata kĩengei, ũguo ũndũ ũyũ hĩndĩ ĩrĩa ngũwona nĩ nguona mĩeke mĩingĩ ya mawĩra, na mĩeke ĩyo nĩ ĩgũthondeka mbeca nyingĩ kũrĩ andũ aingĩ, kaingĩ na kaingĩ kũrĩ mbeũ njĩthĩ, na mbeũ njĩthĩ acio nĩmehota nĩmekũhota kwĩrũgamĩrĩra wega kĩmũtũrĩre.

Ũrĩithia wa nyoni itiganĩte, kuma ndutura, kinya mbata kĩengei, kinya ngũkũ, nĩwĩkagwo na njĩra itiganĩte. Wambere nyoni ici ciakagĩrwo kiugũ, a kĩaga. Kĩaga gĩgakwo handũ igũrũ handũ gĩtangĩurĩrwo kana handũ kĩndũ ta, kĩndũ kĩngĩũka kũrĩa nyamũ ici gĩtangĩkĩingĩra, ũguo nĩhekagĩrwo neti, kana akorwo ti neti nĩhekagĩrwo thĩgĩngĩ ĩrĩa ĩkũgirĩrĩria indo icio gũka, na hau nĩho irio ingĩ indo ici ciĩkagĩrĩrwo maĩ, irio, handũ ha gũtegera na maũndũ ta macio, nacio igakorwo cirĩ njega nake mũrĩmi akona kanyamũ.

Mbata mũcinga, ndĩ kahĩĩ, nĩndamĩthakagĩra mũno ndiamenyete atĩ no ĩhũre. Hindĩ ĩrĩa ndamĩkuhĩrĩirie rĩa mbere, nĩ kũra yorire yo, no rĩa kerĩ ndĩorire nĩgũka yokire, na ĩkĩambĩrĩria kũhũra na ĩkĩndengeria, naniĩ ngĩtengera, ngĩhĩngwo, ngĩgwa, ngĩgũthwo magũrũ, ngĩũmĩra. Rĩu mũnyamũ ũyũ nĩndĩmwĩtigĩrĩte mũno, kana mbata mũcinga ũyũ nĩndĩmĩtigĩrĩte, tondũ ona nĩ ĩrĩ hinya na njiguaga nginya ona nĩrĩ thumu.

Ũrĩithia wa mbũkũ, nĩndawendete mũno ndĩ mũnini, tondũ ũndũ ũcio nĩguo watũmaga ithuĩ twĩ ihĩĩ tũtuĩke twĩ ihĩĩ tondũ kĩhĩĩ gĩtangĩakorirwo gĩtarĩ na thungura gĩtiatuĩkaga kĩhĩĩ kamiri. Ũguo ũndũ ũyũ nĩndawendete mũno tondũ nĩndathiaga kinya gũciethera mahuti kũndũ kũnene mũno hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na mbura, na hĩndĩ ĩrĩa mbũkũ ici ciaingĩha ciatuĩkaga irio. Ũguo niĩ nĩniĩ ndatuĩkaga wa kuga thĩiniĩ wa kũu, niĩ thiĩniĩ wa mũciĩ. Niĩ nĩniĩ ndarĩ baba, hĩndĩ ĩrĩa tũgũthĩnja mburi, tũgũthĩnja mbũkũ ici, na ũndũ ũcio ngaigua ndĩwĩtĩĩire mũno.

Nĩgetha mũndũ atuĩke wa gũĩka ũndũ ũyũ, no nginya akorwo arĩ na kanyũmba, kanyũmba karĩa agakĩte handũ igũrũ. Wakerĩ no nginya akorwo ena handũ angĩona maĩ. Wagatatũ nĩ handũ angĩona mahuti ma kũhe mbũri ici. Hĩndĩ ĩrĩa ena maũndũ macio mothe, no kanyũmba gake egwaka na agũre mbũkũ aciheagĩre ho irio hau thĩiniĩ tondũ cigũciaranĩra o hau, na hau no ho arĩrutaga agĩthiĩ gũtwara thoko.